Ore ntokitin nadolta tenewueji na kadolta maua nadolta esiai sidai naasitae etii nona tokitin nagirai aunie nona maua nadolta ajo esiai sidai ena egira ltunganak aasishore enasiai ana enebiashara nelotu aiput inaterit neun kuna maua nelotu amit nikidol ajo kegira ltunganak aitaa biashara na kegira ailepunye oleng ore kuna maua na kitumia ltunganak keya ltunganak nkangitie enye nepuo aitumia ana entoki naitobirie nkangitie enye nikidol ajo ntokitin sidan oleng maendelea egira aitodolu na esiaia sidai oleng ana enibung ltunganak omirita netum sinche inakiti toki enabiashara natii nikidlol ajo kegira aret ltunganak oleng kidol si ajo etungayioki wuetin najing enkare etungayieki nafasini nashum enkare peok nona.

Kisapuk enasia pii tenkop aang amu etayioloto ltunganak esidano enkiremore nikidol ajo kesapuk enasiai tenkop aanga ana enaitodolu ore tonkwapi nikingua na keremisho ltunganak meeta oltungani lemeeta olchamba lenye nirem neunisho netum inadaa nairemo, ore tenkaraki enasia nenoto ltunganak kumok siatin ,kumok ltunganak lemeeta apa siatin kake ore piteruni esiai enkiremore nenoto irkulie siatin naretiebninye ornarei lenye nikidol ajo kegira aibung ltunganak oleng enotomi si aitumia enkare naatae tesiae eunore amu ore ltunganak ounisho nitook ntokitin enye petumoki ainoto entoki naivuna , kidolta ajo egira esiai enkiremore ailepu etaa kenya maendeleo amubore eleo akesisho nelo amir naduo tokitin enyenak nelakie ltunganak otaasikita esiaia.

Ore enaiko tenalimu ena na kangas ninye aaku kadolta osikarii nadolta police station na ewueji sidai enebnaisjo yiok eripito ore ena netaa enetipat oleng amu tenelo neaku enyanal oltungani niata orkesu netii entoki nikingira aitumia nilo aishooyo nilo aigeroki ilo kesi lino na kesidan ana ntorinok nilo aiger nikidol ako kelo aiger aisaidia tololokesin oleng ore si ltunganak otaa kepuo ana irpurisho ltunganak opuoito ainyal irkulie nikidol ajo kegirai aisho enkanyit anaaenaishori ninche anaa makosa naataasa oltungani kidol ajo ilepumye esiaia enkanyit mekute etii ltunganak opuo apurisho tenkaraki inasia napuoi aikenoo.

Ore enkabila nanyor tekuna Mali naa kulo loibor amu ore kulo loibor naa kitodolu Ajo kisidan kaisidai elo pii amu ore kulo loodo naa ketii elorook osikitok naa elelek aa keet emoyian naibung'a neitu apa etumoki oltung'ani atoshoo olchani enaa enaifaa nelo mbaka nelo aikesisho eingialate naa irpaek lenyakorw kulo loibor naa ninje sidan amu ninje naa lootaa afya sidai enaa enikidolita siyiok amu ore kulo loodo netii eloshula eloibor oolorok nelelek aa keeta emoyian naibung'a nemesidai tee nkishui oltung'ani elelek Ade etaa entoroni nayau neeku kajo kulo loibor sidan amu ninje oidimu nitoki aunoi neyiarai nemirai ninye tesidai ebiashara aa ninje sidan amu mitoki iltung'ana ainyiang'u kuldo oinyialate neeku eitobiraki kulo loibor biashara ino nailepunye sii

Enetipat enabae temurua ang amu etaa nkayiok kutitikorbotorok aiguran empira nikidol ajo kegira aitobiraki maisha enye mekute otiiblogira atoni nemeeta siatin naas nelo aiguran empira nikidola ajo kehira aitaa mekute egira atoni nedamu ntokitin torok nepuo aas nona tokitin itobira esiai empira ltunganak temurua aang amu kidil ajo ilepua etii logira atoti tenkaraki empira nikidol ajo erertoto sidai oleng nakegira ailepunye maisha onkera na kesidai enasia empira amu eyau ltunganak tenebo neyau nisho olningo nikidol ajo etaa entoki sidai na enetipat oleng na ore temurua nikingua na egira ailepunye eisia empira isulaki ntoiwuo egira aitaki nonakera enye mpirai naar negira ainyangaki nonakilani enye onamuka naitumia tenkata empira nikidol ajo kegira aaku embae sidai temurua aang.